ndoger boisioni akere temindet neswee bandek chekimin en mbarenyin akere inendet mokoriot nebo kasit tononen kobire picha mbarenyin ak akere tindoo simoit en eunyin kotok kele chichitok miten mbar koo mokriot nebo mbaret anan chito neingen akobo kirakacha, ineti biik konai akobo temisiet amun inendet ko karokut nebo biik chetemishe ako imuche kobut bandek.

En yu kit netese taa komii maasaek en kayumetab gee nyoru konetisiet, masaekchuto en tai yun akere kokere tai tugul kotok kele mi chii neineti bichutok, ara akere kora sonoek chekailach chemiten ,eunek, katit, itik ak lesoisiek chekaratengee kora komiten lagok chemengech chekororon ak biik che echen cheu boisiek ak.

Boisioni ko boisiet nekararan kot missing en chitab mung'aret ak temik amun nyorunen kelchin temindet ,ngobai ngokiet koimuche koyum mayainik chechang asikwalda kwoldechi cheame, cheikochin ngokenik asikokeny arek kochang'it chebo ngokenik ara tinye kelchin ngokenik kot missing ngokenik en biik chemengechen imuche kwalda kosomesanen lagok chechwak.

Inoker ireyu akere chito netonone kere biasinik olekorutundoo, kora akere chekororon kot miissing cheakere ale imuche kotoret cvhchitok ngot korip kot missing .Ak akere kora ketik chemii taban taban ireyun chetoreti koure ireyondon ak akere kora korik chemii taban taban en mbaranitok kora amwae ale biasinik kotoreti biik yon ichome temisiet ,eeh kora biasinik imuche ialde asinyoru rapinik.

Tuguk che akere kot chebo komonut .Netai akere kot nekararan ne bo ngokenik ,ne bo aeng akere ngokenik chelelach cheruitos en kap ngoken ngweny ,ne bo somok akere kit nekinoken beek ngokenik ak keboen ngokenik ,ne bo angwan akere suswek chetoreti ngokenik kolokyi kora ne bo angwan akere kit ne bo komonut kot miissing ne kokindee inat aroruu akopo baet nebo ngokenik, kit kora neakere kobeek chemii tapan konait.

Kit netese tai en yu akere ingokenik chechang che kakiker en kot ne oo kot miissing, kora akere ngokenik chemii sang, kora ngokenichu konyolchin temik chon chomee akobo baet nebo ngokenik, kora ngokenichu kotoreti biik konyor kii nemoche en sait agetugul ,kora kasini komoche chito nekoinemgee korip amun marahisi kot missing kebai ngokiet.

Koimutik chekoromen chenyoru temikab gaa en maket ak bongonutik che echen en korenyun, ko netai koo kenyor keswek chekimine en mbaronokab temik .ak ne bo aeng kokiko kemkemekitu mbaronok ab gaa akomonyoru minutik mbolea cheboisien icheket akonyor magutikchwak en kou noton koma kotinye kaimetab gee temik chechang kot miissing ak en korenyun ko nyoru temik maketrab tuguk chechang alakini makoi komukak en kasarato.

Kerenyun akobo koroi ko akere ale bokomonut kot miissing keker ngokenik en wayat ne momong'unen kobo komonut toreti komaam tuguk chekemin en mbar, kora kotoreti korip ngokiet en tiong'ik cheimuch konam en sany akoyam, Tiong'ichutet ko cheu chesireret, chakau ak alak chetole akokule korotik ara bo komonut ngeker ngokenik nyoru amitwogik chenyolu amun ilokyini aki ndechini beek ak ole amen kora koloku maainik chechang.

En ireyu akere mama agenge nekanam tiong'ik aeng chetos terkekenik, en yu akere kora olemenye tiong'ichuton aeng'u anan kot nekikitekchi tiong'ichuto, ko en temindet anan chii nenyolu nemoche koyai anan kobai ngokenik anan terkekekinik. Koo netai konyolu kotinye bongonutik chebo taa .ne bo aeng konyolu ak temindoni ko kikocherkee akole tebyee gaa akobai tiong'ichutet ak en kora konyolu kotinyee amitwaogik akonge kot miissing akobo ngokeni cheu chutet ko nyoru inendet.

Boisioni ko boisiet ne bo baetab negoo, ngororek anan koo kechirek bokomonut kot kebai amun toreti biik yon imii shidaisiek, kora kobo komonut ngibesho arek aka kamatik ,kou yekikere koyoe mosoindoni amun toreti konyor cheko kamet yekakwaket cheimuche inyokekei asikeboisien en gaa akitukyi arawaniton en aret asikoreri akoet kot koit koi aginee.

En yu akere tuguk chemile biik kot miissing. Netai akere maasaindet neiyokishe ako kanam inendet kirokto neriben tuchaton chechik nebo aeng maasaindoni kokalach kit neu marindet inendet ako tos manyolu koloche muren marindet ne bo somok akere tugaa cheripe inendet ako tuchuton kotom kobiyoso ,ne bo akwan ko maasaindoni kailet totoguk tuguk cheu sumeek chekailet inendet koo notok ko mile biik kot miissing.

Kit nenyone metinyun inoker bichu koo bichu ko among'u ko icheket kokomiten kanisa ako kayoe anan mi kit nekikosomonjii asikikochi certificatisiek bichuton en kora kit nenyone metinyun inoker bichu, koo bichu koyoe kasit kipakenge en kila ak kila ak kora bichu koboru anan konyone metinyun kit neiboru kole yoe kasit chepiyosok ak murenik koboto barnotik momii chekechakuani kasit nekiyoe en yu ko noton kokararan.

Kiit nenyonee metinyun enookeer biik chekanam baronok kouunii kopwatwan amiten sukul kiingetarr sukul keyumakee ak kepiir pichait ak choronok chekikimii sukul tukul araa kikakipurr kouunitok akoo inikerr pichait nii ele kaburrto piichu Kopaipai icheket ak kosomeekasishek kotoretii paronok chutok koripekeii

Olekiyoito boisioni en kokwenyon keyoe kasin kabisa olombo disembaisiek amun koi ketekchin lagok yon moche asikobaa tum ketekyin kot neu nitok sikobit komeny icheket en arawet agenge nebendi menjonitok kot ko tun komong'u ko kawalak kong'eteke ming'inotenyin akoi koik chito ne oo nekikuren muren neimuche koyai kasit akotononjingee en boisionik.

Inoker boisioni akere ketoreti biik chemii oleyamat momii ropta ,akere kikochin amitwogik en kunioko cheimuche asikotoretengee asikobit koimuch kosopcho en korenywany olemomii ropta amun yamat oloton kot missing kora konyolu kotoret serikalit nenyon biik chemi ole momii ropta amun bire kura akichek, ara toretoni konyolu konyor akebolchi beek kora.

En ireyuu kit nenyone metinyun ko Loko chuu ak chumindo nii koneti anan kotoreti icheket konai kochezan imbaret ak koraa koboru boiboiyet ab Loko chuto kotkonyor icheket talentaishek kwak en komengech ak koraa ko lokok chuton ko kikonget chumindet ak koyan kotoret icheket en talentaishek kwak asikomuch koboiboechi bik chechang en kokwet ak emenyon nebo Kenya.

En yu akere murenik aeng chekaratge ak angonok ,ako kulkulotin itik ,ake kotindoo sonoek en eunek tuwan ,ko ingo kotindoo sait ak sonoek ako konomji katit kiroktoo kora kotinye rotwet en suet, ko ingo kotinye kirokto nekotinyee tiony nekabar, ako akere alee bichu komii olelole asista toku kobar rubet tionyi kere bichuto, ara katonos icheket koker tionyito ngoto tokosobee.

Eng ireeyuu akeree kiit netesetaii koporuu kolee tesetaii sautik cheterter kiit netaii neboruu kolee tesetaii sautik ko miten pastor neindochin katolishek tukul en ngwony koraa akeree biik che mochee icheket mii kosaei ak pastor nito koraa amangun kolee koot nekiombdoei lokoiwek chmyach koitchii pikk

Ndoger boisioni akere chumbek cheikoti lakwet nemingin akoker ale imuche kotepsen lakwanitok asikobit kotoret kii nemongyingee lakwanitok en ming'inatenyin ,kora akere komiten biik aeng'u chekakitilta pichait en taa yun cheimuche ko sikik chebo lakwani, ara chumbe chuton aeng akere kanam eut lakwani akong'ololchin ko koker gee en konyekchwak ak lakwet.

Kit nenyone metinyun en yu akere biikab gaa chekanyokokat sikikchwak, kamut icheket mochokronik ak mechekerenik kinyokikat sikikchwak en kai ak kora koboru kole mi tuguk chekororon chetese tai en kai ko kounoton ko akere koboiboi miissing kot icheket kokanyokat sikikchwak en yuton .Ne bo aeng akere chi neu chumindet imuch kokonyokotoreti ichek bichuton koibu tuguk chekorroron kobun emet ne loo ko kararan.

En akerr nii akeree piikap familiaa agenge kamong poi kopitu pichait nejararan eng stailishek cheterter araa pichait niton akeree alee bo baibaiyet mising amuu akeree mii sang kelek eng piik chechang eng olee kaburrto koporuu kolee mii komyee ngalek

Kit netai ne imokyinigen eng boisioni angot ko iolindet konyolu itindoi rabisiek cheyomotin che imuche ial biasinik chechang kot mising korak konyolu itinye lorit neimuch iiben biasinichuton kongetengen oldage agoi ole imoche ialdaen korak konyolu intindoi kiboitinik che indeun orit ak kibokonemji kastomaek che kaal biasinichuton eng oldagetugul ara kasini konyolchin temik chemi chetinye imbaronik che echen .

Nookerr pichait enonii akeree kametap lakok oeng chekanam kamet lakok chutok en euut ak kokanomchii token yii araa akeree kametap lakok baibai aklakok koporuu kolee boiboi araa akeree kolee miten kalyet eng pichutok koraa komiite korik patentii

Nookerr poishonii kopwatwan olekikowee ndonyoo neboo masaek kikoitoo tandarwet akondee sonoek chekakonap konapchii mosipishek chepoo lakok chemengechen ak piik cheechen araakiit nenyonee metinyun akeree alee miten pichuu en sireet neboo aldaet ap tuku cheimuchee konyorunee rapishek ak chumbek chekinetii

Achome boisioni amun tuguk chemong'uu, en mbar komou tuguk chon ialoti sait agetugul kou nguni ngomong bandek chechang en mbar kotoretin iamishe komie ,kobaa lagok sugul, ak imuche ialde tuten asialen tuguk alak. akere ale achome akochome biik alak boisioni amun kikinetech kong'eten kimengech kenai ketemishen kerip mbar akenai kele bo kamonut mbaret en oldatugul amun moyochin chii inibut bandek chachang en mbar.

Nookerr poishonii kopwatwan olekiitun asich kasiit en town olekikasirech serikalit lakok chemengechen kongetee kenyishek taman ak sisit akoi sosm ak muut kasiini ko kikwaee siratik en town ak keyoei kotililit town

nogeer boishoni ko eeh iyeu ko minetab nyanyik kimiin temindoni bo nyanyik, nyanyik chechang kot mising sigotoretengee en sobenyiin, ko koraa kogomiin nyanyik chuton sigobunchi mungaret, sigomuuch kwoldechi biik alak chebo kokweet ak choton chebo eeh chebokwoldoo en tugoshek kwaak, yegakwalda any mama niton konyoru chepkondook choton chetoretengee en sobenyin ak kora komuche kotoreten eeh lagook kyiik en ngaleek ab somanet ak komuch inendet kora kotagotesen mungarenyin noton bo temishet ab nyanyik, ak komuch kora kotagotes mbarenyin koet sigomuuch komin nyanyik chechang en mbaraniton.

boishoni ko ribeet ab tuga, kiyoe boishoni sigotoret kotoret biik anan kotoretengee chito en sobenyin kotugul, tuga kimuche kebaai asigei chego yegegei chego imuche iyalde, yegaiyalda any chechuton inyorchigee chepkondook choton chetoretengee, imuche oot mora itoreten gee en ngaleek ab isomosanen lagook guuk en sugul, ak kora baet ab tuga ko eeh sigenyoor bendo anan alaak kobo banyeek, yegakyalda teta negoboe konyorchingee rabishek ak neole akinee bokonyorchingee rabishek yegakoeeny ak kwalda banyeek, kora biik ak ichek cheole banyeek kogagonyorchigee ingweek anan omitwogik, ago kora teta imuche iyalda yon memoche iyoldechi chito nebagoenye imuche iyoldechi chito nebagoboe sigobai sigotoret

Kit age ne kotonyolu eeh keboisien kosir keboisien jerkenok eeh kinokoten beek tuguchuton kakimin eng yuu ko eeh tonyolu keboisien baibusiek anan baibut noton neichutu beek kongeten oinet bakai mbar. Korak chuton kiboisien jerkenok eehkoibe kasarta nekoi kosir niton bo baibusiek yekakonam kobwa kityok beek eng nikobo baibut komakoteldos koteleli anan makokoegen korak kos eeh moibe kasarta nekoi ago yomu mbar beek ago yome beek tuguk choton che kokinogo ak korak baibusiek konaki ole loo AK mbaronik che boroen keboisien baibuinik.